Igelu idaikin naidimu inkulukuok enkop inyi, odaikin napaasha onang'ole, onituuno apa telde likae ari.

Ekitapaash enchumata enkop enaa eikai enkop, nitapaash ireyieta lodung' inakop ang' enkare emurua.

Dolta anaraki enkutisho oltung'anak tenkop ang',metum olduka sapuk dupoto tentiaraki naakutik iltung'anak. Nemanya si iweiting nelakwanikino, neeku metii ewei sidai nipiki olduka sapuk petumoki pooking'ae aeu aing'orunye intokiting'.

Tenibaya olduka esidai amuu itumoki atishilaki keon masaa duo niyeu aitobiraki alang teninyang'u te simuu naaku likai tungani likiyaki paa intipa atalaa neitabauni ilotu adol ajo mee inatoki duo iyeu.